Imbaret ko kikipat ak kekany korur ak kepir kepiropir kelelech suswek ak kekol ak kekol kopityo kotindoi itik somok somok kii kite ketekesemberchi Koraa yekakesemberchi kesut, kokakesut koityo ak kewoshi ngungunyek kityok kituyechi ko pitos komie momiten tukun iih makwekwe chepitos en orit yoto.

yon imoje igol viac ak imoje kobityo haraga ing'ete ak ironkyi tagolgolit, yekorironkyi tagolgolit ak igany kobeni yoton betusiet somok ak ibubuny, yegoibubuny ii iboigerer laiwek, yekoigerer lainwek egol itebtote ameineb missing',ingomeneb ak iterter komyee kobitos komyee kwokoteryo kouni koigu roisi koteryo konyee ak kobitos komyee.

Yon imiten chito melit, yon imii melit Komi munganget nekeboishien ,sikinaktaen beeek en tabantaban, konoktoo meliit. Ak koyoo yon imiten melit iteben ngwony asikomiten melit, akomi chito nekotebeen ngwony komi netit nekewirchin orit asiiinemu samakinik, yekoinemu samakinik kengusu ko biik mut, anan ko biik somok I koongusu onemu ak ondee melit oriit, mitem kikaput nemiten melit oriit yoton

Yuu komiten koot, miten komosto nekinemunen chepkondok, miten ofisit nebo chepkondok, mii mulango nebune biik tukul ak komiten koot, miten ketik, mii mauwek chekikikol taban taban ak ko ng'o yotok koot nemiten taban yoto komii kainet neoo nekikisir en yotok AK ko miten tirishok ak ko tilil yotok momii uchavu alak tukul.

Yu komiten mama oemitei suswek. Suswek chu akeboishe keshebe kotnebo suswek. Ako suswechutok ,ngab kekochin tuka anan ketekchine kot tuka neyume yo karobon, Ako suswechutok kechobei sikoruwe tuka anan ko nego ana ko kiplengonok AK ingokaik Isisinjini AK itetoe ngoriet age Barak

Omitwogik chekoginde talkalit kotoreti tuga, toreti nego ak kotoreti ng'ororet eeh ak kiplekwet, yegakotoret kounoton koyakalal kemeut i kobetos suswek kotareti tuga ak kotareti chito kora komatkocheng'at suswek amun kolal kemeut en olan tugul kobetos suswek kobetos beek komiten tangik nekechenge sikinde tukuk tugul, miten beek ak komiten omitwogik chu.

Chu ko ngororek kikichopchi moinget neomee suswek akoomee chumbik akomii ole ee beek ole kikitekchin kot nengwanget ko mitei ole rutos Ako mi ole imungee, ole imungee ko mitei asista Ako torei asista kotililitu borwek kwach Ako kikitech koi sikotoret neko komabendat mising Ako ribei ichek so kwomiss si ngobiyo koba kumungee taban yoto

Nii ko chereret nebute bandiat, bandiat ko kokores, miten suswek chebitiotin, miten ketik, mii bandek chekokolulyo en yutok ak koimching'e chereret kobutos ak bandiat, yekokolulyo ko kokobutyo ak chereret koitu ngweny kochure bandiat akwam inee.

Yu komite biik muut mite tandarwa nekakiito miite chemsogorek chekakibonye bandek akomi bandek che toma kebpny, kotandarwai ni kakiito simatkosertagei bandek mite akomite ng'echeret neketebe mite ngoroik chekakimaa ng'yo kobandechu kobo arawek somok bandechu kibonyi ng'yu chemsogorek chekagong'et bandek tutigiin chekagong'et chekibonyi ng'yutok

Yon imoche ikonoor machingwechu komatkoyagiitun indoor frichit, koyendee frichit kotebii ingele saisiek oeng iaat kolal yeityoo isiman kokoititun ,ko ndisik ,machungwat ak miten ovacado .Ak bandiat ibel neo pilipili hoho ibeikonor ngamun ingen Ile miten maat yon neiboishien ibele bandiandengung

Imbaret kotaretin Yangegol ingwek akinngol ingwek cheu soyik ko kitun yekewe akakoimenjin iwendii iwe ibutmiten kitunguik akomiten bandek ,miten sukuma kosochan nekeirie koyangewe siro iwendii akiibu ingwek chuton ibute ,imuch ibut chebo bokol somok soik AK kitunguik chuton chebo bokol aeng kotestai mungaret Kouniton akitestai kotaiokol tugul en alak en imbar

Ya imeche ikool karatiek ing'imbar ibati mbaret akibirabir akigany korur mbaret atya nyisube kora eut ilelesh , koilelech igerer lainwek, koigerer lainwek inai ile mamite ki negere karotiek chuutok ilelechi kapsa kotko ngigeer lainwek chekaigerer mamite suswot angot agenge aki ilete keswek chebo karotiek , koilite itub ko katar karibu wikisiek aeng' iwe ibitutchinate, kokaitutchi kobiitos makwekwe inyitii arawek aeng' kokakobiityo

Yu komiten bik mutu chetepkwonytos akk kobonyi pandeek. Mitei chemasikorek chekakibonye, akomitei chetomo. Kakiito tandarwa sikobit maba ngweny pandeek. kokakeito tandarwa kotoreti ko tebingweny bik eng taban taban sikibony pandeek komie . Akomitei tamosit akomitei ketik akomitei chemasikorek chekakibonye

Ndisiot, miwat, mitei machungwat. Miteii ovacado, mitei chesiru, mtei bandiat oenyu chetom kebel, mitei paipai mitei karatik, mitei nyanyek akomitei kobichot netom keton

Mbaret yoon kende katoldoleiwek ikere imbaret ilee akwaii anan ko maa akwai, ng'o akwai imbaret komendoi chechang mising amun ndikol bandiat komuch kotoldolit lakini momiten kii lolet lakini ko marakwek ko bitos lakini mikororonitu komiee nyolilionu ko kouu ing'wek ak indee katoldoleiwek chechang kobwone kobitos ing'wek, ng'unon katoldoleiwek komokindo chechang indoi komachanga akoo mot ko ng'ering'ekitun neyomekee.

Ng'o ichemungoroindet komuch kiyokun chito chepkondok ko kokiyokun chepkondok komuch kowekta ko yoon imoche matkowekta chito chepkondok ikonye koyokun kobun engeut engeut kokonin engeut engeut kokonin ineii amun ndiboishen muswoknotetab kasari komuch koba chepkondok taban komuch koyokyi komuch kowekta chepkondok kokokoyokun kowekyike.